Kauntĩ ya Naikuru, arĩyo nĩyo kaũntĩ ĩrĩa njikaraga, nĩgukoragwo na ihinda rĩrĩa mbura yagaga kura kwa ihinda inene, na hindĩ iyo nĩũkoraga atĩ irio nĩciathira, kana cigakorwo cikiuma na ũmithio mwega. Hĩndĩ ĩyo ng’aragu nĩkoragwo ĩgĩũka, na ĩgoka kwa ihinda iraya. Rĩurĩ, arĩmirĩ makoragwo makigarũrĩra maũndũ maigĩ mũno. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ, nĩ hĩndĩ ĩrĩa marahanda irio, nĩmaroraraga indo iria cigũkorwo cigĩkũra ona hindĩ irĩa riua rĩgũkorwo rĩ rĩingĩ, kana hindĩ ĩrĩa mbura ĩgũkorwo ĩtekura, irio iria cingĩkorwo cikĩmera na cikiuma na umithio mwega. Na hindĩ ĩyo nĩcio makoragwo magĩcihanda. Ningĩ nĩmaroraga atĩ nĩgũkoragwo na tũtemu tũrĩa mangĩgĩkorwo makĩigĩte maĩ atĩ no maitĩrĩrie irio ciao nĩgetha cikorwo cigĩkũra, na cikiuma na umithio mwega, na gĩkĩro kĩnene. To ũguo, arĩmi nĩmakoragwo na wĩigĩrĩrĩki mũnene, harĩ ũrĩa marakorwo makĩrĩa irio ciao. Angĩkorwo nĩ mararĩaga irio nyingĩ, nĩmathiaga ũguo makĩnyihanyihagia mĩrĩre yao, ũgakora atĩ matirarĩa irio nyingĩ. Okorwo mũndũ ararĩaga maita mana mũthenya, ũgakora makĩtinia nginya maita merĩ kana magatinia nginya maita matatũ, mũndũ agakorwo akĩrĩa indo nyinyi, nĩgetha makorwo makĩgeria kũrora mĩrĩre yao, nanĩguo ng’aragu ĩno ndĩgakorwo ya kũmoraga.

Nĩ kurĩ irio mĩthemba mĩingĩ iria heyaga mahiũ makwa nĩgetha cikahota gũkorwo cikĩongerereka, na ningĩ angorwo nĩ mahiũ ta ng'ombe magakorwo makĩruta iria rĩega na rĩingĩ. Kũrĩ irio ingĩ heyanaga irio ta mĩrĩyo, ngakorwo ngĩhe mbũri ciakwa, wona wahe mĩrĩyo mbũri ciaku nĩcikoragwo cigĩtherema cigatunguha na ongorwo nĩ mbũri ĩrĩa ĩrutaga iria kaingĩ tũciĩtaga nĩ kũrĩ thenge na mũgoma cigakorwo ikĩruta iria rĩingĩ ningĩ akorwo ti ya kũruta iria ĩgakorwo nĩ yatunguha nyama yayo ĩgakorwo ĩrĩ njororo wega na hĩndĩ ĩyo ngakorwo ngĩona nĩndĩrona ngĩrehe maũndũ maingĩ mega harĩ mahiũ makwa, ongorwo nĩ kĩndũ ta ng'ombe nĩngoragwo ngĩmĩhe nyeki nĩkũrĩ nyeki tũhandaga ĩrĩa ĩtumaga wamĩhe nyeki ĩyo mbũri ciaku kana ng'ombe ciaku akorwo nĩ ng'ombe ĩgakorwo ĩkĩongerera iria na gĩkĩro kĩnene mũno na akorwo ti kuongerera nĩ kũrĩ ng'ombe cia ndume angĩkorwo ng'ombe ya ndume nĩĩkũrĩa nyeki ĩyo nĩkoragwo ĩgĩkorwo ĩkĩnyita mahiũ naihenya ũgakora nĩ ndume ĩrĩa irakorwo ĩkĩneneha mũno na ĩgakorwo ĩgĩtũma akorwo nĩ ng'ombe ya mũtumia ĩgakorwo ĩkĩnyita nda nyarĩa nyeki ĩyo ĩkanyita nda na ũkona mahiũ maku nĩmarathie mongererekete.

Nĩũndũ wa bata mũno, mũndũ agakorwo agĩthuthuria, irio iria mahiũ make kana nyamũ cirakorwo cikĩrĩa, nĩũndũ wa rĩrĩ, ũndũ wa mbere nĩ atĩ wona waga kũrora mahiũ maku mararĩa irio irĩku, kana nyamũ ciaku ciarĩa irĩ irio irĩku, noũkore hĩndĩ mararĩa irio cithũkĩte kana cigabutha, ũgakora nĩcirarwara, kana ũgakora nĩci okorwo nĩ nyamu cia iria, ciaki hiũkia iria, nĩũndũ wa kũrĩa irio cibuthĩte kana ndwaru, nĩũkoraga ona, nĩ kũrĩ indo ta ndabibi, ta mbũri citibatiĩ gũkorwo cikĩrĩa ndabibi, tondũ ndabibi noĩkorwo ĩgĩciũraga, kĩndũ ta ng'ombe nĩũkoraga hena mahuti marĩa ng'ombe ĩbatiĩ nĩ kũrĩa nĩgetha yongerere iria, rĩu ũngĩaga kũrora mahuti mau kana nĩmatukanĩte na mangĩ, ũthiaga ũgakora atĩ, ng'ombe yaku nĩyarĩa, ĩgacoka ĩgakua. Nĩ kũrĩ indo nyingĩ mũno mũno mũndũ abatiĩ kũrora, ningĩ nĩ kũrĩ mahuti mangĩ ta mamananathi, ũgakora atĩ, watukania mananathi narĩngĩ na mĩrĩo, kana na mahuti ma waru, kanona ma nyeki, nĩũgũkora, atĩ mbũri kana ng'ombe yaku ndĩgũkorwo ĩkĩmenya atĩ maya nĩ moru, reke ndĩmeherie, ũgakora atĩ nĩciarĩa orĩmwe, nawona ciarĩa orĩmwe, ũgakora atĩ nĩciarwara, ingĩ nĩcikuire, oũguo oũguo, koguo nĩũndũ wa bata mũno mũndũ agakorwo agĩthuthuria irio iria cia nyamũ ciake cirakorwo cikĩrĩa.

Gĩkĩ nĩ gĩtingatinga, nĩgĩkoragwo gĩkĩrĩma mĩgũnda ĩrĩa mĩnene mĩnene, kana mĩgũnda ĩrĩa ĩtarĩ na mĩtĩ, tondũ kĩrĩmaga wega gĩgakorwo gĩgĩcimba. Nĩkĩrutaga kĩndũ ta mbembe thĩ kana manyeki marĩa makwamĩte thĩ, nĩgĩkoragwo gĩkĩruta indo nĩkwenja thi mũno, na nĩgĩkoragwo gĩ kĩega tondũ nĩgĩteithagĩrĩria na njĩra nene handũ wa andũ kũrĩma na macembe, nĩũkoraga atĩ gĩkĩ no kĩrĩme ihinda rĩnini mũno, no gĩgakorwo gĩkĩrĩma handũ hanene. Nĩũkoraga kana ona no kĩrĩme handũ ha andũ ikũmi, ũgakora atĩ nĩkĩarĩma ihinda inini mũno, handũ harĩa ũngĩtũmĩrire mathaa maingĩ gũkorwo ũkĩrĩma, nĩgĩteithagĩrĩrĩa na njĩra nene. Rĩurĩ, kĩndũ gĩkĩ kirehete mogarũrũku maingĩ, gĩgakorwo gĩkĩrehe ũcenjio mũnene mũno mahinda mathikũ. Mũnomũno mwena ũrĩa njikaraga wa Naikuru nĩtondũ, nĩũrakora atĩ, nĩgĩtũmĩte andũ aingĩ arĩmi arĩa marĩmaga mĩgũnda mĩnenemĩnene magakorwo magĩgĩtũmĩra hĩndĩ ĩyo makanyihia mathaa maingĩ mũno, makũrima mĩgunda yao. O ningĩ, nĩgĩkoragwo gĩgĩtumĩra gĩgĩtũmĩrwo nĩundũ wa kũgetha. Nĩũkoraga nĩkĩohereirwo macembe mangĩ thutha, atĩ hĩndĩ ĩrĩa gĩa korwo nĩkĩarĩma hĩndĩ ya kũrĩma gĩtikoragwo gĩkĩrĩmĩra mũno no hĩndĩ ya kũgetha nĩũkoraga atĩ, nĩkĩrakorwo gĩkioha mĩrigo nagĩgakorwo gĩgĩkorwo gĩgĩteitha na njĩra nene mũno. Koguo nĩkĩrehete mĩce ũcenjio mĩnene mũno harĩ mahinda ma kĩrĩu.

ĩno nĩ nyũngũ, ndĩrona atĩ ĩratũmíra makara, ma ngũ, gũkorwo ĩkĩruga irio, ũndũ ũrĩa ũrangenia mũno haha nĩatĩ nyũngũ ĩno rĩ, ĩrandirikania irio iria citakũmagĩrwo kũruga, nĩũkoraga atĩ, kĩndũ ta gĩtheri, mũndũ atũmagĩra nyũngũ gũkorwo akĩruga gĩtheri gĩkĩ, na rĩmwe nĩũkoraga atĩ ta mũtungo, gũtherũkia mboco, gũtũmagĩra nyũngũ teno ĩ haha, narĩu nĩũkoraga atĩ irio iria cirarugwo na nyũngũ, nĩcikoragwo cirĩ na cama mũno, tondũ cirĩaga kahinda karaya gúkorwo cikĩhĩa, na hĩndĩ ĩyo ciroya kahinda karaya, cigakorwo cikĩhĩa wega, na kahora, irio iria cihĩaga kahora, nĩũkoraga atĩ nĩciahĩa wega mũno, cigakorwo akorwo nĩ kĩndũ ta mũtheri nĩciatumbũka, ũgakora atĩ ciĩna cama mũingĩ mũno, kwoguo nĩ maũndũ mega mũno maya. Ningĩ nĩũrona atĩ, nĩ ngú cirahũthĩka haha, ngũ ici rĩ, nĩcikoragwo ciĩ njega mũno, tondũ nĩgũkoragwo rĩmwe nĩkũkiura, kana kwĩna heho, norĩrĩa wakorwo ũkĩikara hakuhĩ na ngũ ici, rĩrĩa ciakanĩte wega, mũndũ ndakoragwo akĩigua heho, ningĩ nĩcironekana atĩ, mũrugi hahoguo, arakorwo akĩkĩra kĩndũ kĩega, arekĩra kĩndũ kĩega haha igũrũ, kĩu anyitĩte, na nĩkĩroneka atĩ, kĩrĩa kĩrarugwo haha nĩ kĩndũ kĩna cama, koguo nĩkorwo arahe mũndũ ũhoti wa kwenda gũkorwo aĩrĩa irio iria cikoragwo cirugĩtwo na nyũngũ.

Ĩno nĩ nyama, kũroneka nĩ nyama ĩrĩa ya mbũri kana ya ng’ombe, tondũ nĩ nyama ndune. Nyama ndune yumaga kwĩ ng'ombe kana kwĩ mbũri, mbũri noĩkorwo nĩ thenge kana ndũrũme kwoguo nĩĩroneka nĩ nyama njega. Rĩu haha nĩgetha nduge nyama yakwa rĩ, ngoragũo ngĩmĩtherũkia ũndũ wa mbere, ngamĩtherũkia na nyũngũ ĩgakorwo ĩkĩhĩa weega na kahoora. Nyama ĩrĩa therũkie wega nĩ ĩkoragwo ĩĩ njororo na ĩkoragwo ĩna ũhũthũ mũno hĩndĩĩrĩa mũndũ arakorwo agĩtanuka. Ndacoka ndamĩruta nyũngũ-inĩ nĩngoragwo ngĩmĩkera maaĩ mayo ngakorwo ngĩmaiga kando, nĩgetha ngakorwo ngĩmatũmĩra hĩndĩ ĩrĩa ndĩrakorwo ngĩmĩkaranga. Nĩndinangagia gĩtũngũrũ, ngagĩĩkĩra thaburia-inĩ, ngekĩra thaburia ĩna mwaki, mwaki ũcio rĩ ũkahĩithia gĩtũngũrũ gĩkĩ na maguta gĩkahĩa weega, rĩrĩa gĩgũthiĩ kũhana ta kĩratuĩka gĩtune rĩ, ngongerera nyanya ciakwa ngareka nyanya icio cigakorwo cikĩhĩa kahoora hĩndĩ ĩyo nĩngunĩkĩte thaburia ĩno nyanya cikorwo cikĩhĩa kahoora. Wona ciahĩa, nĩngoragwo ngĩoya nyama ĩrĩa yakwa ngamĩĩkĩra thĩiniĩ wa nyũngũ ĩyo yakwa ĩgakorwo ngĩtukania, ngatukania nyanya, gĩtũngũrũ na nyama ngekĩra gacumbĩ kanini na ngakorwo ngĩronja nĩgetha njigue iracama atĩa. Wona ndaronja ngakorwo ngiurugucania ngaurugucania wega kahoora ngamĩhe kahinda kanini ĩkorwo ĩkĩhĩa ũguo, ngacoka ngekĩra.

Ĩno nĩ matatũ haha ndĩrona, na ĩroneka atĩ nĩ matatũ ĩrĩa ĩkuaga andũ. Ĩno nĩĩteithagĩrĩria na njĩra nene kũruta mũndũ handũ hamwe kũmũtwara handũ hangĩ, nĩĩkuaga mũndũ no ũgakorwo ũkĩrĩha na mũbacĩrĩre mũnini. Nĩũkoraga atĩ, nĩĩragũteithia mũno wĩna mĩrigo yaku nĩĩkoragwo ĩgĩikio kũu thutha handũ twitaga mbuti, ĩgakorwo ĩgĩkua mĩrigo yaku. Ningĩ, nĩĩkuaga andũ aingĩ mũno tondũ nĩũkoraga atĩ nĩĩkuaga andũ ikũmi na ana. Rĩrĩa andũ aya ikũmi na ana maikarĩte, makoragwo maiganĩire wega mũno o mũndũ aikarĩte gĩtĩ gĩake. Rĩrĩa ĩrakua ciana, nĩũkoraga ona ciana citikoragwo cĩgĩthukathukwo nĩ ithiaga wega, no ningĩ nĩcikoragwo rĩmwe na ihenya mũno na rĩrĩa cirahĩtũka, nĩcihĩtũkaga ngari nini mũno tondũ cithiaga ihenya. Cikoragwo ci o hĩndĩ o yothe nĩcikoragwo ci mahenya-inĩ, no nĩciteithagĩrĩria na njĩra nene gũkua andũ.

Nĩgetha thamaki ciaku, cikorwo cigĩkũra wega, naikorwo cikĩongerera nyama na kuma na gĩkĩro kĩnene, nĩũbatiĩ ũkarora irio iria ũrakorwo ũkĩhe thamaki ciaku, norakorwo ũ ũkĩcihe ihinda rĩrĩkũ, irio iria njega, nĩkũrĩ mũthemba wa mũtu, ũrĩa ũheagwo thamaki, wona wacihe, ũcikagĩria maĩ-inĩ, harĩa ũcigĩte, okorwo nĩtũ tũnyamũ-inĩ twa thamaki, kana kũrĩa kwĩna matangi, kũrĩa tũkoragwo tũigĩte thamaki ici, nĩũkoragwo ũgĩcihe irio ici cia mũtu, ũgacikĩria, rũci-inĩ, mũthenya, ona hwa-inĩ kana ihinda o rĩothe rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩona ihinda, ũgakorwo ũgĩcikĩria, cigakorwo cikĩ cikĩrĩa nogakora cikĩongerera nyama, harĩ harĩ cio cienyewe, nĩũkoraga ningĩ, nĩkũrĩ tũgunyũ tũnini, tũrĩa tũheaga thamaki, nĩgetha cigakorwo cikĩneneha na gũkorwo cikĩongerera nyama, nĩkũrí tũgunyũ tũnini tũnini, ũngĩkorwo ũngihee thamaki ciaku, ũgakorwo ũgĩcikíria, no mũndũ ndaikagĩria maita maingĩ, agĩciheaga ta mathaa manini o no ũgaikara thikũ ta ithatũ ningĩ ũgakorwo ũgĩcihe rĩngĩ, tũgunyũ tũtũ nĩtũgĩkoragwo twĩ twega harĩ ũrĩithia wa thamaki.

Ciana cia thamaki nĩcikoragwo cikĩenda kũrorwo na njĩra nene nĩgetha cikorwo cikĩgimara naihenya na gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na nĩgetha gũthingata ũguo, nĩũgakoragwo na irio iria mũndũ abatiĩ gũkorwo agĩcihe, nĩgũkoragwo na irio ta mũtu ũrĩa cirĩaga na nĩciendete mũno tondũ ũkoragwo wĩ tũcunjĩ tũcunjĩ cigakorwo cikĩrĩa na cigakorwo cikĩneneha naingĩ cigakorwo cikĩneneha onagũkorwo thamaki nene toũguo nĩgũkoragwo na irio cia tũgunyũ he tũgunyú tũngĩ tũrĩa tũkoragwo tũkĩheo thamaki ũgakorwo ũgĩcikĩria tũtemu-inĩ twacio kana matangi-inĩ marĩa ũkoragwo ũkĩrerera kana handũ o hothe harĩa ũkoragwo ũkĩrerera ciana cia thamaki kana thamaki ciaku ũgakorwo ũgĩcikĩria harĩa nogatigĩrĩra atĩ nĩ irio iria ciĩna bata irio ta tũgunyũ tũu kana mũtu ũcio ndĩrakwĩra nokorwo ũgĩcikĩria na njĩra njega, ndũgakorwo ũgĩcihe irio ciragandĩte kana irio ciikarĩte mũno cigakorwo cikĩhĩtũkia thikũ, ugacikĩria cigakorwo cikĩrĩa wega na cigakorwo cikĩneneha na njĩra nene nagũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Mahiũ rĩmwe nĩmakoragwo makĩrwara, nakũgerera ndwari, mwanya mwanya, rĩu nĩgetha gũkorwo ngĩmĩgitĩra, kana gũkorwo ngĩmĩhe ndawa, nĩndũmagĩra cindano ya gũkoma, ĩrĩa twĩtaga cairĩnji, nĩngoragwo ngĩkĩra ndawa cairĩnji-inĩ ĩyo, ngakorwo ngĩ kĩnyita nyamũ yakwa, okorwo nĩ kĩndũ ta ng'ombe kana, kana mbũri, kana okĩrĩa gĩothe, bata nĩ mahiũ, ngakorwo ngĩmanyita kanua, ngakorwo ngĩtindĩka ndawa ĩrĩa, gũtũmĩra cairĩnji-ĩno, ndawa ĩyo nĩkoragwo ĩgĩthiĩ, ĩkĩgerera kanua-inĩ na ndĩkoragwo ya gũitĩka, ningĩ, nĩngoragwo ndarĩkia kũmĩitĩrĩra, ngakorwo ngĩmĩnyita kanua, ngamĩhinga, nĩgetha ndawa ĩgakorwo ĩgĩtonya thĩiniĩ wa nyamũ yakwa, kana thĩiniĩ wa mahiũ makwa, magakorwo ma, kĩnyu korwo nĩmarakorwo makĩnyua ndawa ĩno, nogakora magatwĩka ma kũhona, okorwo nĩyakũgirĩrĩria mũrimũ, nĩteithagĩrĩria ningĩ okokorwo ũkĩoya o cairĩnji ĩyo rĩ, ũgekĩra ndawa, ũkamĩtindĩka kanua-inĩ, hĩndĩ ĩyo na gũtũmĩra ĩno cindano tũreta cindano ya gũkoma, angĩkorwo nĩyo twĩtaga cairĩnji nĩkoragwo ĩ njega mũno.